Eeh chang tabushek chekebune en Kenya kikoitoi tax ako tomo ko karanit amun tabut netai imuch kelenji iliponi tax akotomo indoi kasi metindoi kasi alak tukul lakini suppose ako chang tabushek amun kiketes kiketes tax ak tomo kowalak akot kidogo amun momiten kasisiek kii suppose keliponi tax suppose suppose keliponi en time Ako suppose lasima kotilipan akot kometindoi kasi anan itindoi ko suppose siliponi ak kikolany barak maa kikelany barak tese kochang Chang tukul che suppose suppose keyai amun tomo konai kot Ako chang koimutik chebunu bik yon liponi tax miten chon keliponi keliponi mara mingi yoo oldo chito yon ole yon lyon kii tabushek chechang nia.

Chang chang oratinywek chekekosen lokoiwek ii, miten simoisiek, simoisiek yoimiten mtandaoisiek ii ,komuch inyoru lokoiwek eng yundon, imuch iwee olobo Facebook, twitter, instagram ak ola tugul, miten kora television, television imuch ikasen lokoiwek kora, news tarifa chabo karon, chabo saa moja miten chabo saa tatu komuch kora ikasen logoiwek, miten kora redio, redio kekose kila kila saa ako redio koroisi amun kose chitugul itei oleloo itei akot olemomii biik chetindoi simoisiek, chemo tindoi Tv kora televisionishek, hasa oret nechome nekikosen lokoiwek ii ko redio amun redio kotindoi chitugul momii chi nekosani redio, amun redio kere chito nemotindoi television ii kwale redio sikotoret amun redio koo cheap imuch konyor chii agetugul sikokose tuguk chesobos chekikosen eeh.

Eeeh ee chang' chang' tuguk chebune sugulisiek sikomuch konyor kipsomaninik tugul somanet chang konetai imuch kokosan sigulit mwalimuinik, imuch kora kokosan sugulit tuguk cheboisien sikonet lagok, imuch kora kokosan sugulit eeh darasaisiek, imuch kokosan kitabusiek, imuch konyor shidaisiek chechang sugulisiek sikere manyoru laak tugul somanet kongunoo imuch kotutikin mwalimuinik chebo subject alak kochang' chemitee alake ,sasa komuch ngunoo konetik konyokonet kong'et kora lagok alake komiten lagok alake che sharp chemuch konyor haraka haraka kora imuch mayam darasaisiek lagok imuch komiten imuch momiten imuch manyor lagok alake oleteben imuch momiten ng'echerok, kora eeh darasaisiek kora imuch kotutigin darasok imuch manyor kora lagok sasa bunee bunee sugulisiek eeh.